Kore piiriwaaya silingini anaye iropiani te namba nemenaishia, niyau ina message ino niforward tenaa arewaki te enkampuni naijo safaricom naa inambai ong'uan-imiet-ile nekishukoki ninje nena pesai tenaa iminie iropiani. Naaku neja ikuni teneshukuni impisai tenaaku iriwayie te nambai nemenaishaa.

Kore nekoo laany'eny'e le buuitisho tenepiim iltung'anak moyaan biitia naa koo ltung'ani isipitali neudii nkimojinoo meipung'o nkitii sarijee nipee loo sarijee emashini neitong'akini likai daawa ntoki nepaali neiduari eneikonaire. Kore pee oshoo olaini oboo naeku meitaa emoyaaan. Kore pee oshoo lainini aare naaku keeta naa oltung'ani moyaan e mbiitia.

Ee nedupoto enkiteng'ena emoyian ebiitia eton eitu eipimi oltungani tenkaraki koloo naa areren oltungani metayiolo ajoo woo duoo etaa ometaa neyiolou naa ninye enikunaa maisha

Ewoji ene nipimieki iltung'anak moyian e biitia yoloti a naa VCT, netii naa olee olio ninye ajo kototinita aanyu matokeo, enkipimata enye e biitia.

Enatipaat pee eshorii nkerra eldowa lo moyanitin napeaspaasha .Neluus doo no oldawa loitipo ena sii polio .Teng'araki keloo areet enkerai buutisho enye nebuu naa enkerra eeta buutisho sidai.

Enkerai kiti naton adalare inkariak shapui naabore olchafu a naa amu kelio mpaka ajo ketii olchafu otiu a irkasukuni, inkardasini, orkulikae shapui ake naaku mee sidai ina bae naaasita ina kerai tenkaraki keyaki inadala nadalare inkariak shapui imoyiaritin.

Kesapuk oreteto nayautua iltung'anak teidia alo te larabali oimaritai to olkereng'et le Garisa amu ore apa anaa 2015, pee eng'ori apa university e Garisa, nitu shaake itokini entoki torono naijo ina aasa tenkaraki eretoto nayautua iltung'anak aibooyo ilarabali olaruok loolshabaab.

Kore enkitumia oo nkoitoii edijitali too biasharani naa keibelekenya enkoitoi naasieki ebiasharani. Neiteleliata sii ebiasharani tenkop ang' amu etaa Mee lasima peas oltung'ani esiai aigerr too Nkaik, kejing' ake enkomputa neas esiatin enyenak neitisha Intokitin tolkulie dukai nemiraki sii ilkulikae Intokitin naamirita duo ninye too nkoitoi edijitali.

Ore ilturrurri naa ketaa ele dupoto tolbiasharani kutitik temurua ang' amu kore ilbiasharani kutitik keisilenu ninche iropiyiani, nebolie ibiasharani enche enaa sii eitasapukie, kake kore pejo enchom ebenki nemetum Nena ropiyiani toobenkii tolturrurri ake eidim aatum.

Kore ibiasharani kutitik keidim netum iropiyiani naitalala ibiasharani enche tenepuao ebenki aajo meishori esile otenejing' sii ilturrurr loishoyo iropiyiani tolbiasharani kutitik.

koree teene naa ilopisani lesirkali oetuoo aishoo iltunganak eng'eno nasuja petum atayiolo aitumiaa inkoitoi edigitali atumiee ntokiting esirkali naishoru sirkali

Kore osupukuo oitekini aajo ketii eseriani aisul tolosho lekenya naa Kajiado. Naa keserian ninye, amu weuji nataaniki town sapuk enairobi netaanikita sii Enkopisini kituak esirkali naa Enkop Sidai Ina kop keeta Inkulupuok sidan, naaramatieki suam neiremieki sii indaiki tolchampai.

Kore ening'o teniisum oltung'ani esiai oong'ombutani naa kelo naa ninye sukuul nifundishai te sukuul eneikuni teneitumiai Enkomputani nelotu naa neishori enkomputa naasie mazoezi enaa metayiolo aitumiya enkomputani.

koree entoki nalotu ndamunot tenidol entoki naji kenya school of government naa etraining enaa sii enkisuma naishori laasak losiai lonkopisini esirkali etangasa inje aas esiai te nena opisini

Masai Mara nara yioloti oleng' too watalii naa tengaraki ore Masai Mara netii ing'usi nkajijik pooki aamu itum iltomia, itum irng'atunyo, ilosokuani, ilowuarak Kerin, ingulie ng'uesi ake pooki naatumoyu te Kenya.

Ekeimatie elelero engolikinot kumok naa tengaraki naishorua sirkali esiaitin kake neitoki aajo lasima peeta ilaasani engae toki naji experience tenaa sii engarriyiano naasioki esiai emuda Fulani tenaa sii enkata naje ashu sii taata neji ilarin aare nee irkijanani naake kulo loing'ua esukuuli lemeeta naa niche Ina karriyiano teina Kata.

Kore ele naa olarikoni Raila Odinga, orkitok lolkiyama le Orange Democratic Movement tenebo wegafanai naji Gladies wengar egafanai ewueji neji noo HomaBay, naa enetipat ena tengaraki wore Ina tumo ilarikok neyau naboisho atwa iltung'anak neyendelea losho alo kwe tengaraki Ina naboisho enche oolarikok.

Ee kore ormutandao naa enkoitoi naisiligayu telimunoto oolomon amu eitelelek entumoto oolomon, neaku ketum iltung'anak ilomon tenkata pooki, ebaki nitii oltung'ani Engang' ino enaa entiifii enaa ainining' rredio, ore ake etii mutandao nitum kulo omon enkolong'i look wesaa pooki tolubot ele osho lang' lekenya.

ee katolimuoo iloomon te mtendao naa loomon apa lelo oipirita enkiguraritin olpira ooloshi oori tonkejek enaa sii olpira le volleyball otigira aaku kwe temurua ang le kirmon

Kore tengaraki mutandao negira ilomon lerupare aibalunye tesirkali nalus duo oleng' tengigerore olaisiayiak lorpolisie aljeshi orukulie aisiayiak katoka ake tengaraki kore naa tolmutandao niyiolou oltung'ani amu kelimu iltung'anak kulie aajo kaishorari apa nchoru impisai naaje paatumokini aisho esiai.

Neyariyiak yiook iloomon le mtandao naatenkaraki taa etii liltunganak letiepuoo aisomea loomon loloomoni aa uandishi eabari neaku meyiolo ninje atisipu loomon itu esipu tolomon lolmtandao

Kore entoki naitalam ormutandao ontiifii telimunoto oolomon naa ore entiifii enkaji ake etii ninye kake ore ormutandao naa edol te simu tewueji pooki nitii tenkata pooki.

Kore kitii esukuuluni eshumata, naa ormutandao lewatsap ninye kitumue ilomon le nkisuma naa kesapuk ereteto amu iyielou enkata napoi idarasa wengata sii nemepoe endarasa wengolong' sii niata endarasa wengolong' nimiata.

Ore enduata aii tenkaraki Ina suntai natusulari naa kenare Neeta sirkali ilopisaani lenchatata ongajijik loduaya enchatata oo ngajijik peemeku naa nasulari esunta oo ngajijik too Ngatitin pookin amu keidim near iltung'anak, near imali neayau inga'asarani.

keisapuk enyamali nanoto muruaa tenkaraki enkikenoto osukulini tenkaraki enchan natasapuka amu itu naa itoki nkera apuoo sukulini neku naa miendelea naa nena kera atum enkisuma ena naa kenya meshomo enchan aishunyie nitokini abool sukulini

Kore oratioti orning'o oleng' toolomoni letaata, naa orais Ruto loshomo ajo tengang' Enarok keisho irpasani imilioni Tomon naasheti naa ninche enkopisini enye teina luboto.

Kore sababu naitaa kekitie enge'eno obaa oolomon te lelero naa tengaraki eshomo naa Elelero nche Aanyorraa enkoitoi ormutandao metaa teine ake etum ninche lomoni neeku naa meetayie Ina aja ombala ilomon.

Kore dupoto eengajijik etaarifa peyie elimu eliimu ilomon kutitik naa tengaraki ore ilomon kutitik naa kepuo ninche aaret emurua nepuo sii aaku kero naa emuda naa tengini muda elimuni ilomon mee tengadoro oleng'.

Kore ilomon latoning'o det laitisha oleng naa iltung'ana otaraki tenkop naji Kisii, neitokini aaku aitoki ketapejoyioki inkajijik teina kop naa naji Kisii.

Kore ilomon det laibung'a oltau oleng' naa enashomo Bunge aajo kepuo aas entoki naji Forensic edit te University naji Technical University of Kenya tengaraki nemeekure eeta Ina sukuul impisai naa kisiligi naa aajo keeta oltung'ani oitimi iyie Nena pisai Ina University te Nkoitoi nemeishaa.

Ore duo oibala taata, naa enashomo larikok lonkanisani tenkata taata e pasaka, aitukuj ilarikok kulikai le siasa pewuo ayau naboisho olorere pee mewuo naa aor lorere le Kenya.

Kore entoki ng'ejuk too lomon loing'ua Nation Media too sai uni naatulusoitie naa enano ninche wore ormutandao le eCitizen eisligi naa aajo kelo aaku meret Kenya tengaraki aaku saplias enche ooret ninye nelo sii aaku enkoitoi naidim Kenya neiturratie impisai kumok oleng'.

Kore ilomon le taata oipirita oloing'ang'e, naa kejo ore too kuna olong'oni, kore anaa ena kop eNairobi, ketum nchan sapuk, tenebo o nkulie lubot siake eKenya.

Kore ilomon loing'ua imashinini oolomon naa keeta dupoto sapuk tengaraki, naapuo naa ninche aiteng'en ormurua neiteng'en sii olorere toontokitin naapashapasha naa nare neasi pee etumi naa Enkishui sidai.

Kore enkoitoi nanyorr Nanu atumie ilomon naa enkoitoi ormutandao naa tengaraki, kelelek oleng' enaa piitum olomoni tenkoitoi ormutandao enaa enaasau amu kesieku naa lomoni tormutandao.

Kaisum Nanu taarifa ing'olong'i kumok oleng' naa ore kiila enkolong' arashu Ina painyiototo naaing'orr ajo akwa omon Oiendelea tenkoitoi ormutandao.

Kanyorr ainining'o redio citizen naa tenkarake, ore lomon lenyena, neing'ua lubot napashipasha e Kenya, neata sii lomon laaku kesidan, amu metii sapare ilomon le redio citizen.

Kore TV nanyorri aing'urra oleng tolosho le Kenya naa Citizen TV, naa tenkaraki kore lomoni le Citizen naa keata atua, nemetii sii mapendeleo lemoni leaku ketaasaki aing'urra ntoki pookin, nedoli ajo kesidai neitangazi.

Kanyorr ainining'o Jeff Koinange te Tiifii eCitizen tengaraki ore Ina kipindi enye naa keeta engitenge'ena nelo sii ayau ilarikok neponunui aiparr imaswalini netum aijibu okulingana o fiile naiparu rrayia naa ilaing'urak le Tiifii.

Kore errishit nanyorr ainining'o oleng' rredio naa erishata etaarifa, Yani isaai olomoni naa tengaraki kepuo naa lomoni aaliki aajoki kanyio naa nagira aasau tekenya o tolubot pooki Enkop, nikipuo naa aiteng'en tayiolo naloito kwee tiatua losho.

Kore iroruat naidimie aatudum pee eponari elimunot oolomon too Nkoitoi napaasha naa teneng'asu inkotoi naatumieki olomoni naing'uaa intiivini, engaseteni tenaa irredioi aaku mmee Nena oitoi apa eitumiya neng'asu sii niche aajing' ormutantao tenaa social Media neng'as sii ninche aapik olomoni lenche ine naponu naa inkotoi napaasha naatumieki ilomon.

Kore dupoto naing'orieki taarifa naa tengarake kore taarifa, neyau enkiteng'ena, neyau sii nkiboloto oo nkonyek metadua iltung'ana intokitin nemedolita duo, nelo sii taarifa aitamok naa olorere ntoki nagira aasai too lubot enkop.

Kore peaku ainotore enkatini nayeu nedol nini te tv, naa kalimunye nkoitoi efilm tenaa nkipindi nashil iltung'ana te nkutuk ang' e kimaasai amu nakata naa elewa tenaa kiyiolo iyook ena atini oleng atumoki.

Kore ilomon obayie, otejo ilarikok lo losho naa eshomo olsenetai le Narok oji Ledama Ole Kina, ajo naa pemeetai e spokes person le community amu nkoitoi naa ina naasieki mukoranisho tiatua erikore keyeu metaa iltung'ana pooki, ilarikok ogeluno ninche naa oiro tenkaraki ilomon lina murua tenaa lilo orere.

Kore too lomon lorpita biashara, kore tengaraki taata naa osirua le pasaka neshomo ilbiashara kumok aishir ejo naa ninche metumito biashara enaa ooshiake tengaraki naa nemeeta iltung'anak impisai naagira aitumiya aasiyie naa ena sherehe e pasaka.